Magi gin tinga matiyo e loso ndara. Tinga nyalo tiyo e puro puodho. Tinga nyalo tiyo e gedo. Tinga be inyalo tim go tije ma opogore opogore mangény ma dhano ok nyalo timo gi lwetgi. Kae koro en tinga miloso ndara. Nitie tinga ma payo, to nitie tinga ma nyono mondo obed motegno. Mar moro omi ndara obed maber kendo maler, nyaka wakel tinga, mapaye kendo tinga manyono. Tinga kosepayo ndara no bonyono maber, kaeto koro bang'e ka en ndara no ma onego okete lam, wakao tamarc ema koro waketo e wiye. Asto bangé inyono, to aeto bangé, wabet kod ndara motegno, kendo mar madak ahinya. Tinga be wanyalo tiyo go e puro puodho, nikech seche moko nitiere puodho maduong' ma dhano ok nyalo puro gi lwetgi. Koro nyaka wakel tinga ema pur kendo okony e tije mamoko be, madhano oknyal timo e puothe go. Tinga bende, en gima nyalo konyo e tije matek ahinya, kendo oduoko, en gi nguvu ahinya.

Mor nitie e tijni ka tijno ose bedo successful. Mor ma inyalo yudo en ni inyalo chiemo e puodho mipurono kendo inyalo yudo pesa maber ahinya. Japur en ng'at manyalo bedo gi pesa saa asaya maka chiemo ochiek kata cham meke ochiek, onyalo dhi ousgi e siro kendo oyud faida maber ahinya. Kata jatinga nyalo yudo faida kopuro niji kendo ichule, awach ni eka achiel gi nus opuro gi siling' elufu adek. Ka odiechieng' opuro eka achiel achiel pile pile, eka bed ni opuro eka achiel opuro eka adek e odiechieng' achiel to mano onyalo bedo gi siling' eluf ochiko e odiechieng' koro mano luwore gi kaka kinda mar ng'ato en kend kaka itiyo tijene bende. Koro mano be onyalo tiyogo kendo be opuonj nyithinde maber, onyalo tijene mopogore opogore, mopogore kod pur.

sunflower e gima yot lose kendo en gima ber pidho nikech sunflower en en gi tije mang'eny. Koro mar mondo itime nyaka ibed gi puodho , nyaka ibed gi tools makare nyaka ibed kod gik monego madwarore mondo iti itim gino. Sunflower wanyalo tiyo go e loso moo, moo sa gima sani moo en nengo matek. To sunflower kisebet go ok inyal bedo kod tatizo moramora mar moo . Sunflower en kigole e puodho, timoye kisemoye titere e masin tirego ni ma iloke moo. Sunflower be en kaka decoration mar puodho. Inyalo tiyo kode e decoration mar puodho kendo inyalo ritorigo e ngima mabiro mbeleni. Gini be inyalo miyi ipuonj nyithindi kaluwore kod gik ma iuso nikech kiuso moo to inyalo yudo pesa mipuonjo go nyithindi kendo inyalo konyri go e ngima ni ma mbele. Sunflower be dwaro kama ler kendo be ok odwar kama ochido ahinya.